Inyalo loso chiemo ni kitiyo gi yore ma opogore opogore. To yoo ma jii mangeny tiyogo en tiyo kod mach ma oyebere, ma kinde mangeny itiyo gi waya miketo e wii jiko

Mondo ilos kuon mokuongo bul pii, mos mos med mogo mar kuon kaito irundi nyaka obed mayom maonge gode, dhi nyime gi ngado nyaka chopo kama nginjo no odok mapek, we mondo owang' kuom dakika moko kiloke, bange ilose maber kendo icham ekapod liet

Lokruok mar piny e piny Kenya ma nyandwat miyo kit ngima ma odiochieng kod otieno lokore ka odiochieng bedo maliet kendo otieno bedo maliet. Ma kelo medo pek mag thieth kod pek mar ngima pile ka pile

Karomo gi kinde maok owinjore aketo pacha kuom tije madwarore mapiyo kendo madwarore katiyo gi gige tich kaka matrix mar Eisenhower mondo aket gikma onego atim mokuongo e yoo makare. Kinde mangeny apogo tije madongo obed matin kendo manyalo rito kendo apimo teko madwarore mondo atim tich ka tich. Kendo aneno ka adhi nyime, an ngat ma nyalo lokore kendo kinde ka kinde aloko chenro mara mondo achope pek moro amora maok apar manyalo timore

Kugero winjruok e kanisa nyiso timo kinda ma adier mar tudruok gi jomoko, winjo gi kendo konyogi sama dwarore. Mano otingo bedo kanyo achiel, wuoyo gi jii e yoo makare kendo bedo kanyo ekinde magin gi pek. Bende tiende en ngeyo kaka kanisa timo gik moko kendo rwako chike mag kanisa

Kuom kinde, tiyo kod tangausi osebedo kolokore kowuok e yath machon kod gik mitiyo go e keto oganda machon, nyaka e gino ma jii ohero ahinya e chiemo mag piny mangima. Thieth mag piny kod gige thieth mag ndalo gi gi yore mathoth kaka powder gikma owuok e iye, chai kod gikma jii tiyo go mamiyo bedo mayot e yudo kendo tiyo e yore mangeny e kindegi

Kaka ji yudo thieth kod gikma konyogi mondo gibed gi ngima maber, mano omulahinya kaka ji nyalo ng'ado bura ewi pek kod kaka gineno gik moko duto. Ka thieth nyalo yudore, ng'ato ka ng'ato nyalo manyo kony mapiyo, nyalo geng'o parruok maber kendo bedo gi paro maber. Ginyalo yudo gik moko kaka rieko, yath, kod timo nonro pile makonyogi e yore mabeyo mag ng'ado bura. Kipimo gi mano, bedo gi gik mokwinjore nyalo miyo ng'ato bed gi parruok mang'eny, ogen kuom timbe maok beyo, kendo owinjo kaonge geno kata kaen gi parruok. Mamiyo bedo matek ng'ado bura maber ewi pek mag ringruok kod mag chuny.

Kawinjo ni ok an gi gombo, apogo tije e okang' matindo tindo. Atiyo gi thuolo maoket mar keto pachna kuom gik madwaro timo. Aloko gikmadwaro timo e kinde no, amiyo ng'ato pok kuom dongruok. Kendo seche moko, awuoyo gi ng'at ma nigi paro maber mondokonya loko parona kendo yudo gombo kendo.

Amor ahinya gi tije mag loso gik moko nikech, gimiyo ngáto bed gi paro ni osetimo maber, kendo omiye duoko mar nenore. Nitie gimoro mamiyo ngáto bedo gi mor ahinya, kuom loko kama opong' gi gik ma ok ler, obed kama ler kendo marwako welo, kendo ngéyo ni tich mitimo bero piny mangáto nitie.